Ore esiai elaata oropiyani na kaidim nanu ataasishore elaata oropiyani esimu ,ore enalaata oropiyiani na kelelek nakidim aitumia pookin ngae etii eutaroto menyanyukie elaata oropiyani ormutandao na ore si elaata oropiyani ormutandao nemenyor ltunganak pookin amu keetai wuejitin nemebaya network esidai nemeidimayu na nintumia oltungani elaata ormutandao ,neaku kanyor nanu nakaidim ataasishore elaata oropiyani esimu.

Ore tolchamba na keetae mashinini naata esiana naidim aitumia lairemok peyie eremisho tolchamba, ore nanu tolchamba lai na kaitumia tape measure aipima nafasi nitumia sii aitodolu enkadoro olainini ,kaitumia sinye emashini najo raingauge payiolou enebaa enchan padol anaa kaidim atareto tesiai olchamba anaa kaitumia enkare oltinga.

keetae nkabilarit enkisayiare, naa kidim oltungani ataasa pee etum iropiyiani, ore enkisaiyiare edukuya naa enchatata oorpapit, kidim naaji oltungani attaasa ena biasara, neeku isiai olorere ashet irpapit naa ekilaki nitum iropiyiani. ore ae kisiayiare naa enkisujata oo ngarin. kidim naaji oltungani atipika ina biashara enkisujata oo ngarin neeku esiai, olorere aisujaki nince ngarin. oltukutuki. nikilaki iropiyiani. ore ae kisiayiare naiidim ayau iropiyiani, naa edungoto oorpapait. kidim oltungani atipika enkaji yioloti anaa, kinyosi, nimooki taata asiai olorere a dung irpapit nikilaki. nitum iropiyiani.

Enetipat oleng tenitumia mashinini tolchambai tesiai enkitobirare enkulukuoni ore ena naa tenkaraki ore mashinini nake eas esiai esioki neas esiai sapuk naidim nai ataas ltunganak kumok neas emashini nabo indim sii ataasa esiai ewueji sapuk alang nai uweuji naindim ataaas nkaik oltunganak neaku ore pijo intorisioki emashini ltunganak na emashini esidai, amu kipunguziabsi duo lairemok garama naidim atalaa ltunganak tenetaasa enasiai tonkaik.

Ore tenkiremore, na keetae ebukokinoto enkare, yioloti enaa pivot. Ore faida ena bukokinoto, naa njere, ore enamashini, naa kiidim aisuai enkare, enelakua. Naa ore tolairemoni, naa kesidai ena amu, kidim atubukoki enkare ewueji sapuk, terishata kiti.

Ore entoki naalotu indamunot tenadol ena, naa inkadoru naashomoki te teknologia, tenjeto oonkiwantani. Keetai enkiwantani sapuki naitumiya imashinini sapuki oleng',metaa ore ninye naaji iltunganak oasisho teina naa meeta enkae siai oo nkaik naas, ore ninje naa peyie eutaa ake imashinini aitoduaya eneikunaa esiai. Naa enkitukuja sii sapuk ena tolosho lang' keyieu neisumi inkere peetum sinje atijing' nenewojitin, etaas ina siai ataasishore kuna mashinini e teknologia nkejuk.

Ore eninko pee intobirr ena naa ing`as aitobirr kuna daiki naitelekini te shumata niyier ilmosorr nipik bata nidudung ilng`anayio nirrajie. Niyierr mpuka naanyori nipik bata. Niyierr nkirik niwang`ie sii ninche. Niyierr, nigil aitobirr kuna puka nemeyieri yioloti enaa salad, paa ipik sii ninche bata. Paa ilo taa taata ayierr ena kiti toki naijo enchapati naa keyierieki enkano naruko. Ore pee eeku sii ewo ina niwang`ie sii ninche. Paa imbung taa taata kuna n`daiki niteyiara te dukuya nimbangaki pooki te shumata, neji eikoni teneyieri ena toki.

Ore eninko pee intobirr ena, naa iyier najii pookin daa tee moti enye. Ing'as naji aiterunye nkirik ning'as aitukutuk nipising' meteyiarata omeoto. Ore pemit enkare nibolu nidung' dung'oki kitunkuu olnyanya nipik eilata, ninkaranka omeoto irnyanya. Nipik enkinyi are, nipik royco, nipik shimbi nipising'. Nincho meoto toldaikani miet, ore pemit inare nidotu nipik baata. Niyier ormushele, ore ele mushele nemeeta ai yiarata sapuk nipik neme intukutuk ake nipik enkiti ilata nidung' dung'oki nkarotii. Ore peeku ormushele lino nipik edaa ino saani. Nipik ormushele enchoto nabo nipik inkirik tenkae shoto. Nitobirr enkiti kachumbarj aa mbuka nemeyieri anaa kapesh nidung'oki enkitii kitunkuu ninchoyo edaa ino temisa.

Ore peyie adol ena ore entoki naalotu in`damunot naa esidano ashu tipat eramatare oo nkishu e kule. Ore nkishu e kule te niramat naa nne tipat oleng amu ore naaji pee iyata nkishu uni e kule nishomo eroruata sapuk oleng amu ore nena ale naa kumok oleng naa idim atimira naa nitum irropiyiani. Ore sii aitoki nayewuo in`damunot tenadol ena naa nchere kemunyak ele aramatani oleng amu kenoto ena kiteng ilasho okuni terishata nabo.